Tijni kelo ne yuto ne japur kendo miyo japur yudo kaka nyalo nyagore kendo miye pesa. Nimar, kutegi iuso kendo kou ka japur ouso to yudo pesa monyalo timogo gike, kakonyalo o nyiewogo chiembe kata onyalo gerogo ode.

Kaendi nitiere nyi jopuonjre mag weche pur, kendo jopuonjre gi obiro e gimiluongo ni field study. Gibiro ng'iyo kaka, kaka seedlings iketo e nasari.

Anto tijni okahero, okahero plant man kae ni nimar, nimar okethoga pi. Kendo ka ayude ka en a yawo, yawo to oketho pi, omiyo pi lokore, lokore nini, rangi ma majan. Kendo okahere, agologa oko, kayudo, kayudo e yawo tagologa oko.

alodni mondo kik kethre onego bed ni iluoke ,kose luoke mober maler to ikete mabor gi chieng mondo chieng' kik goye ni wach kogoye to obiro tuo to bende kik kete e pi ni mar pii bende koket e gima otimo pii mang'eny biro miyo otou, koro alot ni mondo okane kik okethre, onego okete kuma ng'ich ng'ich kaka inyalo kete ei fridge kata e tray kata e rack ondo kik liet make otuo.

Kindena mokwongo mane atimo ohala mar uso gige puodho kaka alot mopogre opogore, kaka cucumber ma aneno ka gi. Ne awinjo maber nimar kane auso ji nebiro kendo neng'iewo alode, kendo nafwenyo ni ji ohero alode ma owuoke puodho. Kendo ne gibiro kendo ginyiepo, kendo nayudo ka ka uso alot be en gima ber nimar be puonji bedo keto ler man malo.

E kidwaro chamo chiemo ni to onego mokwongo ilogo gi pi maler, nimar ma dhi chuni mondo imake gi lweti. Koro ilwoko, ilwoko lweti gi pi maler gi sabun mobed maler. Kendo seche michame tonegobedni imake mos mondo kik idwanyri kode. Kendo imake mos, kendi chame mos.

Abiro ng'iyane yore manyalo miyo, manyalo miyo mashin ni otigi sola. Mondo, mondo dwok piny pesa mitiyogo e chulo go stima kata ng'iewo go pol mar jenereta. Kendo mae kok mae maendi dhi dhi konyo japu, dhi konyo ng'ama tiyo gi mashin ni nimar sola en kelo mach manono kendo miyo, miyo wuo ng'ama tiyo gi gini obe nafu. Kendo abrong'iyane yonde yore manyalo puonjogo ji e yo mar tiyo gi mashin ni. Kendo mar ng'isogi ni mondo mi gimed tiyo gi mashin ni e yo makare. Kendo emo nogumbo mondo mi olosgo chiemb dhok e yo moro ma piyo piyo.

Yore mar pur tinde nitiere lony moseketi e yore mar pur nimar nitiere mashinde kata tingni ma mo ma nyasani ma tiyo gi kweye mopogre opogore. Joma kineno e pichani nitiere ineno ka nitie kwer mar ma mar tinga ma tinga ywayo, kendo kweyego tijgi en mar mar loso yo lo mosekunyo mondobed mayom. Kendo mae miyo cham dongo piyo mayot kendo makare kendo mapiyo.

Tijni ahera ahinya nimar an gi puotha ma apuro kendo apidho gik mane pichani. Kendo puothano gi gigi aritoga, kendo ami, aolonegiga pi kinde ka kinde ndalo ma oro nitie. Kendo akwone ga yath mondo, mondo kute kik donjie ma cham pot, pot gigi.

Pur mar otungu kelo yuto ne japur ahinya nimar eh otungu eh japur, kose ka otungu osechiek, kosenyak e puodho motegno japur biro gologi e puodho kendo terogi e chiro kumodhi usogi kendo en e japur.

Pur mar otungu kelo yuto ne japur nimar ka otungu osechiek e puodho kendo kosetegno, japur gologi e puodho kendo terogi e chiro kuma odhi yudo chiro. Odhi usogi kendo mano, mano miye pesa kendo miye yuto kendo miyo ngimane bedo makare. Kendo jo ohala mag otungu bende, bende yudo be yuto ka gitiyo gi kitungu. Kendo kutungu en chiemo, a en chiemo, itiyogo e tedo chiemo kaka omena klata kaka alot. Koro kitungu en gima ber kendo en gima onegobedni ipidho.

Mokwongo, ng'ato onego opur puothe maber kuo pur puothe kendo oto otombo mondo lo obed moro mayom cha. Kendo ka osetimo kamano to oketne mbolea moro ma oa e dhok cha, moro ma mar owuoyo mar dhiang' mosekuok, iketo e puodho. Kendo bang' mano to koro onegomany kitungu, kodhi mar kitungu mosetwi mabeyo, mabeyo ok maricho. Mabeyo kendo emipidho tipi, mondo opidh e e yo moriere e lain moriere. Kendo bang'e, to onego omany pipes, pipes mar timo irrigation mar olo mar kwoyo ne gi pi. Pipes mo matindo tindo man gi bur, motuch man gi buch bur motuch matindo tindo mondo mi pi, mondo mi otimne ga pi, mondo okwo ne ga pi gigi, okwonega kitungu gi pi.

Kaendi ng'ani pono pot majan kendo ineno koketogi ei okapu motueyo e tokeno. Kendo bang' ka gisepono to gitero, gitero mondo opim gi e kambi.

Mokuongo ikunyo buche, ee buche moyayore moromo, ma inyalo pidhoe rabolo. Kendo ka isekunyo buchego to ikawo manyiwa, ee manyiwa mag dhok gi mag jamni. Ikawo owuoyo mosekuok to iolo ei buchegi. Kise olo e buchegi, alafu ikawo kodhi mar rabolo, kodhi maber. Kodhi ming'eyo ni nyalo dongo maber manyalo dongo e puothino. Kendo kisekawo kodhigo tibiro tipidhogi e buche mane ikunyo e puothino. Kendo bang' mano to iol negi pi kinde ka kinde nyaka gim, ok. Kor onego obed ni iolo negi gi, kata inyalo kawo lum, ikawo lum iketo negi etiendgi alafu kaeto iolo negi pi. Lumbno tije en mar miyo pi miolone cha kik tuo piyo kuome kendo mano dhi miyo tie rabolo bedo mang'ich thi. Kendo dhi miyo rabolo dongo maduong' kendo nyak maber.

Kinde na mokoungo ne awinjo ka achwonyora kabisa, ni mar ne pod akia ni gini, ni bata dhi oko ahinya. Kendo ne gi chanda ni mar ne gi chido e aluora saa te e sa ka asa ni mar ne gi dwere kendo ne gi dhi adhiya oko ahinya e laro ku ma aketo gi no ,ne awinjo ka iya owang' kod gi lakini bang'e e ma ne ang'eyo afwenyo ni kara onego bed ni nitie yore ma onego irito gi go mondo kik gi chid e aluora.

Ka endi mama ma ni e picha ni oting'o kabich kendo chal ni ogolo oya golo gi e puothe kendo oting'o gi mondo otero oter gi e ot mondo oti kod gi oted gi kaka chiemo.

An ahero sim sim, ni mar sim sim kelo mo e del, kelo mo mi iluongo ni fats e dend, miyo dendi bedo gi mo kendo ahero nyalango oganda mar nyalango nimar oganda mar nyalango inya tigo, itedo go nyoyo kendo mano en chiemo.

Pith mar punda e ni gi nengo ahinya ni mar punda ja japith, ka japur opidho punda nyalo konye e tingo osike, kaka osike magi cha, ma ogolo e puodho. Onyalo ti gi punda ma otwe ma otwe ne gi ma punda konye e ting'o osiko go ka tero e chiro ma ousgi.